Kit neimuche iyai sitergee yon itekseu imuch ilach kilaps ,kilaps kotoreti tukuk chechang nia, toreti ot ndinam yon ipirishei kotoreti amorutin pchumaruk ngap ipchumaruk alak komuch kotindo kutu, ko kutu yekorutin pchumariat Nia ko cousen mii miondo nekekurem tetenus ko tetenus inoton koyoche kerutin sikosob. Koraa konyolu iboishen maskit maskit kou ot bik chon loe semendi ,semendi kor kiiichut buwonombo sementi ko timin teket yekakotimin teket ko kosen miondo nekibore Asma ko Asma konyolu Kotor iwee ko miondap teket iwee sipitali bokinyain ko kotimoi sipos mioniton iboishen maskit yon kiteksen. Koraa yon imiten olekiteksen nii inam tukuk polepole kou ot imuch iwee mutyo kosimetyech phumarinik chemiten ngweny alan metyevh koiwek ngap koiwek chuton ko imuch ityech komiten ko kokon kutu ko kutu chukan ko kor kityechi koba bortangung yekakoba bortangung imiani.

Makaran ngeluu chego chkokikee ngap chego chekokikee kotinyee tyongik chemengech en tyongik chuton ko imuch kor kokosem miondo en borwek kyok anan manamgee ak borwek kyok Kotor komioni chito. Koraa chechuton koo komotinye motinye tukuk chekoron akobo borwek kyok yani menyorchinigee kit nekemokinigee en chechuton kosir chego chekakiyo so okere ole kaigai chego kosir chekakiyo akebosionwokik en borwek kyok.

Ngemutik chekonyoru ngeboishen kwenik kii kechoben omitwokik kyok ko imuch yekailal mat kabisa ak koyet iyet ingele ot keboishen kwenik chetwonen ko kwenik chukan ko kokonu iyet yekoiyet tii momuch kwamin merit koribore iger koraa ko kerimia . Koraa kwenik chito kwenik chuto twoneni ko kor koka kor kokakopit iyonikani kwamin konyek ngap kopirirekitun kor ot obore isweite komotesweitou komie.

Kit noyoe obongoni en kila after yon korobut pandek alak obut kit nekomiten imbar owole okot inguno Ingele kamim pandek en kasarta en kasarta nekimine pandek kotun koput pandek chukan mii ak otor ak amach amin tukuk alak kii onde ngendek kouno kouno kityok tun onde piasinik ko tun koite awek ko moite ko kemkemekitun pandek koron tukuk chuto koyoen chito anan temindet tii kotinye omitwokik chechang chebo ainoshek cheterter.

Boishetab sokat kotoreti bik en kokwet konyorchigee kit nekomoche kou yon mara ketinye chito kit nekauit okemach icheng yekeboishen sokat nito ko kor inyoru answer en chokinet yani maui inyoru answer kou yon kotesomoni. Koraa ko konori Yani konori kit ak tun yon okemach iboishen en Kenyi ko tun iwektoigee kityok ibenyoru en ko Koko seven. Koraa kotoreti kipsomaninik konyorchigee tukuk chetai chekibo Keny ngapi information nekinetai ko kikikonor en kiitet.

Kikobet kipsomaninik boishetab video en kokwet ngapi yani ngate chito yekokogee kit ot en simoit ko koben koyoton ko the moment imobenu koyoton yani iokteni iboishen kiyoton Kila Kila yani yani ichencheni kityok sobenyunhi yani moimi ko sobengungung ni ki real. Koraa ko kimokogoin kipsomaninik kosoman kor kinyoru ko sait agetutuk kityok miten simoit motinye kasit age bakoik simoit ngap kikoik yani kikonaita kotinye somoit nitet.

Yon kipcheito rabishek en kokwet kinomen bik cheyosen yekerinamen bik cheyosen nii ko kor ko kokostogee ngap bik cheyosen komongen kichilgee ak lok chemengechen ko inomen bik cheyosen nii yekokostogee bik cheyosen ko kor ko roisi iipchechi chu igo chukokonget komakaimet komaimin. Koraa yon kipcheito chepkondok en kokwet inomen bik chemoimuchigee yekinamen bichu komokomuchegee ko kor ot ndororu komo omekii ngap tor komuchegee chuno kwoljigee ot omitwokik kwak kosir chukomokomuchegee tor kokokonyor rabishek chutok.

Toreti kiyagik konyor chametagee en borwek kwak kou ot ingele kebchei choto kiwanchengung koyob mutu en kiwanchaningung ko kiribit suswek chii bokoyechekitun, suswek chuu ko kikokonkyo ko ndirotyi tugaa ko kor kiam teta oldagenge komopendii koet amun suswek chekeyotyi kokonkyotin Ako kor komonyoru tugaa miondo agetutuk Yani kor komopendii koet en tata. koraa kou suswek chon kimumi anan ko mobek, en inguni komgete temik ikobut pandek koswach mobek chukan yekakopit mobek chukan koswach koswach mobek chukan ak konde keringet ot agetutuk kobal kityo olemumen mobek chukan .ko mobek chukan yekokomumyo ko korun konem ingele ot mara ko kobur wikit agange sikonem choto.en wikinikan agange kor kinem kotimye orubut ko orubut niton kochome tugaa, kor kogoin ot teta kochem kwam mobek chekano Yani tinye orubut nekor kigeer tata kochome ak kwam okor ko kobiyo tata ngap kaam en chamet. koraa komiten chumbik chekikechob, chumbik chuu ngomel tata ak koyee beek ko kor Yani kor kopitu chego chechang en tetanguny kou yekotam inyorundoi chechuton kotoreti teta.

Iguni ele kitemishoitoi imuch akot item chito ak eik. Eichu iratchindosi oeng ak itorte kitio mogombet nebo eichutok itemishe yeboiger ko kaitar kasit eng chokchinet. Komoib kasarta nekoi kosir . Kokiboishe mogomboik, ko en mogomboik ko kiibei kasarta ne gooi kotor kokeng'et kora. Ko nikan ne kitortai kitio mogombet ko meng'ete. Kora komitie boishet ab terekta, terektaishek ko kiko toretech nea ako terekta ko rahisi kenyor ako temei mbaret kochokchi ako maibei kasarta negoi. Ago terekta kora ko melipani che chang. Amu terekta ko polu suswat kokesu, ko karon ngiminsei chito ko momitei pururutiet anan momitei loblobutik mbareng'ung. Koron inyoru rurutik che kororon. Yani akot karon ngiput kit, ipute pandek chekoro kabisa chemomitei chemasai yani tilil mbareng'ung ngiboishe terekta kepolu tukuk tugul ikesu en ng'weny. Kepolu tukuk tugul ikesu en ng'weny ak kochul kora ng'ung'unyek chukan ako kor inyoru tukuk tugul yani inyoru kit age tugul netinyei ng'ung'unyat. nutrients chetinyei ko tor korurtis pandek anan ko ka ng'endek korutu komie.

Bo komanut tukuchutok, ratilishechutok eng sipitalishek ngap, miten chito nengap kosich lkwet kotokoit eng betut nekayolu kosich. Ko yon kesich lakweng'ung komait wikishek che kanyolu isich, ko tor kindoi mashinishe chu. Komashinishechu, ko toreti lakweng'ung koet ak kotes kiloishek ala kotokamitei lakwet komaipusei komie, kotor kindechin tukuchutok kotoret kopus komanyoru kewelunet lakwet eng portanyi. Ako nginyoru lakwet komiten komie. Karan portanyi. maimin. kora mashinishek kotareti lagik cho maimuchekei kopusio siketeshine koristo lagok.yo. keker lakweng'ung ile maipusi komie anan koker takitari lakwet kole maimuchei kopus komie, kindeun mashinitab koristo. Ko korisikan kotoreti lakwani kopus komie ako tor ikere ko yani mamioni lakweng'ung soiti.

En sipitalishek chechok, chu echen komiten kitokushek che terter. En kitokishechu komiten che miten barak, miten , ak che miten ng'weny. Nginamen che. iten barak. Che miten barak kobo chito non, imuchigei kolany, kou chito yani non ma mioni saiti, komuch kolany. Kitokishek chenwoken kobo biik yani chon kikoyosekitu, chon moimuchegei kolany. Alan agot kora komitei chito ne nyolu kotei metit, ko en sipitalishekchok, komiten ole ketesen kitogung'ung chito sikobit kokatiok metit. Yani miten mianwek alk che che keetei metit, manyolu iru staight en kitanda. Ko kor nyeketesen ekekor ko kachop meting'ung koun ketiii.

Eng sipitali, koma chituvul ne kisoman.so kobo komonut en chito anan en takitari, koarorchi chito nemiani, ele boishoitoi kerichek, Ngap ma chitugul ne somanat. Ngap komi kerichek che kakisirun Kele iamisheanan iamishe asiam. Konyolu iarorchi nekamiani, imwach ilenjin amune siam kokeiamishe anan iam kotom iam kerichek. Ko bo komonut ngap kikotoret, ngap kerichek alak ko manyolu iamishe manyalu iam siamishe ngap imuch ing'ung'u. Konyolu iam kerichek chukan kokeiamishe ko kor kimamiten kaimutik alak che koseni eng portang'ung. kora nyolu iarorchi chito akobo ale boishoitoi kerichek. Ngap simakoi maam che chang, ngap miche kikisir kele agenge konyil oeng eng betut, ko kor komuch chito kole naam oeng konyil agenge si koek rahisi kasit. Lakini yalu kosip kile agenge kobyi oeng eng betut. Ngot ko lanchi ak langat kiam kou notok. Ko nyolu kiarorchin wagonjwa chechok ele boishoitii kerichek chukok. Ak amune sikoboishen kou notok. Nyalu kkra imwachi ilechi vo nee kerichek chutok kakonin. Nyolu imwachi kerichek ak miandi ko kor ko rahisi kabisa

Beek ko amitwagik. Sigai keteshin beek, nan komi chito nemaamishei, ko kor nyekinaga beechu kokor koek amitwagik en moet. Kor ko chiti no maamishei, ko kor ko kakekoi beechu kokakonyor chakula anan kakonyor amitwagik eng portanyi. Kora beek, ko sobet, ngemiten en ng'wenduni ko kikilenjech kee beek kilasisiek sisit en betut. Ko beechutok ko tor koyain isop koek keny. Akitebaorian kasisiek chetesetai eng ng'wenduni. kora beek koyaei ngoe chito kokasei komiten komie yani elekayamat kotuonitu. Ituonitei biik, yani kor kie beek, kotuonitu porta ng'ung ako karanit yani yani koek ready en tukut chepanbeni ako korotik, nee, en porwek chok. Ko kor koran betung'ung anan karan body functions.

Cheko kotoreti moek koneryo. Sikonyorchikei moek tukuk cheko sikobiyo anan sikoner konyolukikochin cheko. Ako chechutok kobunu tuga, ala agot ee bunu tuga. Chechutok kotoreti moek konyorchikei kit nemakchingei eng porta. Cheko komi tukuk chetinyei che yalu konyorchikei moita, sikobit kosob koek keny. cheko kora ko amitwagik chebo moek, yo takominig moita, ko maboishe amitwagik alak bo koek cheko alan ko beek.ko kor ko chee chutok, ngap pitunotin kotor kekochin, moechuton, konyirchingei kit age tugul bekamakchingeieng porta nyin.

Chito en biretab kura konyolu chito itinye kibandet mobire bik chemotinye kipandok kura kou ot kenyishek chemiten ngweny en eighteen ngap kenyishek chemi ngweny en eighteen komonyorjingee kipandok kokit nekikere yon kibire kura konon, kit ake komebire kura ingele mebo Kenya en sibir kura konyolu itinye kipandet neboru kole ibo Kenya motot konyo chitab Tanzania ak kobir kura en Kenya kokiit neisibi bikab IEBC konon kere koinutikuk koraa ak pichait kotonengung kot kopichait nemiten kipandet ala nekokinde kipandengung ak kainet nemiten kipandengung ii komanamngee ak tuguk chetinye alan manamngee ak koinutikuk ii ala kosuraingung ii komebire kura.

Boishetab sokat ko kikotoret mwalimuek eng kokwet koboshi kasisiek. Sokani ko kor kicheny koto kamitei kit koto kaiimin neui, kor kiwe ak icheny eng sokat nitok, inyoru answer en chokchinet. Akomaigoegei kosir yon kate teibwoti chito. Sokanitok ko kikotiret mwalimiek ko konorchi tukuk chechang. Yon imache inai kit nekibo keny, iwendi kityo ibecheny ako inyorchinigei ngap imuch kokiboishe chito eng keny kabisa ako kisaven kor kiweke inyorchinigei ak itoretegei kiyotok. Kora kikotoret biik kenai kiit ne tese tai. Kikotoret mwalimoek konai kiit netese tai en emet , ngap kor ngichut yuto inai kiit netese tai eng Kenya isomani kitio kole nee ra ne katestai anan nee ra ne kayaak. Kikotoret tukuk chechang nea boushetab koroitet. Ako nitok kilenen takotestai ko boishe biik ngap kitoret.

En korik che koron, in'gete chito ikipenu kit ne keger eng korichutok. Ngele okot kakimutin ibe isoite en yekewe, bo kiborwok ole kipongondoi tukuk. Yekakiborwok ole kipongindoi, ko chito ne ng'om, koibu konetutioni konyo koinyi. Anyikonam akine kopangan tukuk kou ole kakinetita en yondo. Kora korichutok, koboiboite biik, indimi akot yemi, yemi ko yutok, igete ko ibaibai. Inyorchinigei boiboindo eng muguleldong'ung. Ngapk envuronment kokaran kabisa ako kasisigei. Kit age tugul, ko tilil, kor keipun akot amitwagik en yutok, iamishei komie. Ngap karan koi ako tilil korichutok ko kikonet biik anan sigik chok, ele isiptoi tililindo, ko yikakinet oleisiptoi tililindo, koipu kiotok mbaka akot eng korik chok, nyiki boishenakobit akot.

Kit netireti ngalekap somanet en sugulisheki ko ngalekap librari en librari anan korik chekikonoren kitabusheki ingete chito netelelchin yotet ibuu kitabushek cheterter ak cheter koyekeibu kitabushe choto kobwa lagok nyokosoman konyorchikee kit nekomoche ak kongomit kora sitoret ngalekap somanet en lagoki ingete chekando ikoi akot kit nekaipaipait muguleldanyin koyekoichi raa sawadi akenge Alan somok kotuni kokenget chukoiko chukomiten kilass tuguli kosoman koborchirkee kokeyai somanikan Kwo Barak ngaap keibu kit nekibore sindanetab Kee en lagok kora imutate lagok kopa tyua en yakakopa yotoni bo kokere tuguk chetom kaikokere en sugul koriker kiyotok

Kit neboishe siibu ngalek ab somanet konyo barak, en sukulishek, ikochini lagok anan i promiseni lagok ilenji chito nekait ole kile anan ne kait makisisiek. che kemwachi, konyorchingei kit nemachei. Ko keyai lagichutok kosomanso. Kit ne kiyae lagochutok kosomanso ko yo kemwachi kit, ikochi. Ko karon kasoman, kosomani kongen kole nyorchingei kiy. Kora ialchini kitabushek kochangaa eng sukul. Boishetab kitabushek, en ofisit nekindoi kitabushek che terter, ko toreti lagokchok kosich ng'omnatet kobun kitabushechukan. Moagoik kityo chekineti en kilas kobaten kobakonyirchikei en ofisit nekindoi kitabushek.ko ketoret kagok chutok si kosomanso. kora imut lagochutok ichopchi kosindangei ak sukulishek alak.

Ee igere ngap boishetab kii ko kinyoru kiit eng chokchinet meburi ala matakeni saishek che chang sinyorchigei kit negemakchinigei ala magutiet ne kemakchinigei.ko kicham biikab kokwek ngap wegu kiit ne kemakchinigei eng chokchinet. kora boishetab kiitok, ko kikoyai biik konai tukuk chechang kosir yecham kon'gendoi. Ngap inyirchinigei tukuk cheka meeite inyoru ak iguiye ele kiboishoitoi. Ko kikocham biik kiitok. kora boishetab kii ko konori kiit negemache situn kon'get age nyiko boishen.

Kit neyoe ibose rapishek ab kiboitinik kotutunikitu, kisir kasit nekayai. Kor nekebos rapishek kotutinekitu, akor kkger kasit nekayai anan koker rurutik chekanyir en kasit nekayai kichang.ko kor komakomachei chichikan kinyokoyaun kasit wendi ak koyachigei nenyi akosich akine rurutik chechang. Ki en yin ko tor ko kaites rurutik kochang'a en emet. Kira itese akystab pandek ala rurutik chetinye, kir kealdechi kiboitinik pandeguk anan viasinik beit ne kali, ko kor kokemi temisheng'ung ana biashara neng'ung ngap ketes beit kochanga ko koi kowek kiboitinichukan koba kotemichikei ak ichek kasingwai. Konyirchivei akichek rurutik chwai. Ko koi ketes alietab rurutik ala ketes rurutik kukkochanga.

Kiit neimuchi iyai en kokwet akobo boishoni bo sokat, ineti kipsomaninik ole kiboishoitoi. Ndap imuch komaigen ele boishoitoi. Kor yekainet, koketiret somanet, en sukulishek che terter ngap karon kakimut agot, ele kiboishen mashinishek chutok, kongen oke boishoitoi. Kora kebosei alyetab moshinishek chutok. Ye kibos alyenyi, kongetei sigik cho maimuchegei ala chemi ng'weny komuch koal. kor kotinyei lakwenyi akine mashini nitok. Kor koboishen biik, kitinyei ak ine.

Kiraboishen moshinshek chuton. Moshinini, ko mi pipushek, en pipushek, ko irutchini elemiten beek, ak iyotchi. Kor en pipuni, koen tai yun metit yuno, komi kit ne kikichop ak kerut arut kong'ik. Kor ing'ete kitio, iname yun bo metit ak ipitsen kitio, ipitsoten. Konyorumbar beek eng chokchinet. Kora yo mecham ibeipitse inyendet, iconectoni kityo ak ibeilumte tit en mbar anan ibeilumte piput age en mbar. Kwenetab mbar, en kwenetab mbar, kor koni, yani kor koitei ole loo beek. Kor yeker yemait isipte piput kowo yotok. Ko kor kopitsei kityo konyoru pandekuk beek, eng chokchinet.

En korenyon kochang bik chetomo kosomoso en bichu komonge olekiboishoitoi moshinito ngap masoman, bik cheboishen moshinini indinyoru kobik chesomonotin ala bik chengen eleboishotoi moshinito, koraa sikotom koit kokwotinwekyok moshininito ko kioldo kali kokor kiker sigikyok rabishek chon kobwote kole to koowe imbar ok otemishe anam rabishek chon kotoole moshininiton ominsen, koraa bikab kokwenyon komonge olekiboishoitoi, ndo yon ingen elekiboisioitoi kotor kokoikoitu ngap kor koborjingee kwal chechang ingap ingee elekiboisioitoi moshininiton oo kor kokere kole chokchin kazit ko ngap mongen ii kotom koit kokwoniton.

Boishoni kokikotoret bik chechang kobos chorset, yon itinye chito rabishekuk en simoit kobosokse chorset, koraa kokikotoret bik maran yon kotinye chito kewelutiet akokomokyingee rabishek en chokchinet koroisi iyokte rapinichuto ngap itinye en simoit rabishechuton kicher koraa koroisi oo kikotoret bik rabishechuto yon ketinye chito rabishek en simoit koribokse kosir chetinye en neut mobetos kochokchin.

Olekinemundo rabinik en simoit ii koiwendi M-pesa, en apiniton bo M_pesa yon kemoche inemu rabishekuk komi ele komiten tuguk chekonin chechang, konin tuguk chechang chelenjin ake iyokten, inemu iwe elebokinem yekeiwe elenokinem kolenjin inde agent number, en agent number ini indei numberishek chebo m-pesa notet kokewe yekeinde yondo inde paybill inde amount ak icheru rabishekuk ak inyon kaa.